Eh ore taa eroruata edukuya nias oltungani pee iger esile ningas ainguraa ajo kainyioo sababu pee igira aingeru ena sile ashie ena loan aya ore indipa atayiolo ina nitoki ayielou ajo kaabila eloan ena ke nemakeon tenaa kenekisumare enaa enitibirie ekang ino ore indipa atayiolo ina ninguraa etoki naaji credit score ore credit score naa eh teniata credit score sapuk ashu natii shumata naa kekumok chance ashu irishat nidip anoto ena loan ore indipa ina ninguraa etoki naji eh loan income ore income naa kaja iropiyani nitum iyie tolapa ashu niasu eh kaja iropiyani niasu iyie tolapa mmh ore itayiolo ina idim ataa ilakita ena sile nimingira eh igira aishugulikie tokitin inonok emakeon nena shuguli nonok pooki ore indipa ina.

Ore entoki edukuya na kangasa aiakikisha ajo medungi irkiek tenkop natii pee pemeaku keetae soil erosion ore enkae bae na ka encourage iltunganak metruno irkiek tekuna wuejitin ore enkae toki na takataka ore takataka na kifai pepeji arashu nenengari towuejitin nishaa ore ntokitin nijo nkarara na kidim ataa recycled nitoki aitumiabaitobir nkulie tokitin ore enkae toki eetae entoki naji factory industrial pollution te environment tenkop neaku kifaa pepiki agreement neaku tana ketii enkapuni naewuo apik industry enye inewueji nepiki ajo mifaa peasi ena ketii geses na teningukini meshomo oloingangi na kidim aikosa climate change

Ore oshi tenkop ang naa ore olntaka naa ore kila jumanne neponunui aaya olntaka ore olntaka tenetii emanyisho naa ore orng'usil nemee sidai te health biotisho aah ooltunganak neibooyo enkijape sidai naa ninye esidai te biotisho ooltunganak